Ore ena pisha nadolta tene elio toi olee obo tena pisha oishopitoo enkopiyia ore ele lee obo netii atua olchamba egira aitahe tiatua kuna maua ore ele lee kitodolu ajo olairemoni kake olairemoni lemukunta kake ore ninye ijo ore enaa enadolta mendaa eunito nanyae kitayu ore ninye naa olaunoni lomaua imaua eunito niaku ninche egira alenoo kila tedekenya oteipa ore sii eniyieu niisum oltung'ani ena siai peyiolou naa ing'as arik oltung'ani aitabaiki olchamba ore pintabaya olchamba niliki intokiting naitumiae inareta nintumia ingira aturr enkop nintoki aliki enterit naitubulu kuna maua esidai ashu empoleya naitubulu kuna maua esidai niutaki irkeek libukoki kuna maua peepiru.

Ore ena pisha nalio tene adolita olee obo onapita ol too orbacket lemabati kulo oshi loisujieki inkajijik. Etii ele lee ee tap nabolunyieku enkare. Adolita enkae tap ee arekumbe are kuna tapii etaboloko sii ninye ena aa are enkare neeku etaboloko pokira. Ibung'ita ele lee ele kifagio oshi ojitieki inkajijik oado oji ormopa enapita naa ake ibung'ita. Ore ele lee kitodolu ajo keigoro naa ninye peyie isuj ena aji, adolita enkaji sapuk tidie nelio ena kitii na ajo kee jikoni. Neeku kitodulu ajo ena siai ninye esita ele lee tena aji ele karsis. Igeroki ninye peisuj enkaji peisuj irbaketu naa kisum sii ninye ampaka irkarash ebaki nelaki inkeek imiet to lapa ashu inkeek ile ebaki neyierisho keas pookin kejut inkajijik inkilani neyierisho nelaki te mwisho olapa oloibe.

Ore sababu ai edukuya naa eh adolta ninye tena pisha iltung'anak aare enkerai olee egira taatoi atoni tenchumata orpayek egira atonie irpayek itodolu ajo inkairemok ninche orpayek neeku idipa atekesisho neyau aponu apik store kulo payek amu etaa naa store tenakata etii airrag aanyu meshomoki aing'uraki meshomo aing'oru irkastomani ashu meshomo aing'uraki sokoni paa inakata etumoki aetu awaita wore ena siai arashu sababu ai edukuya paanyorr ena siai naa ore kulo payek teniaku ewoto naa endaa nawo amu indim ake atereu atekesu waare nipik emoti neyieri nenyae neku enimiata ninye duo impisai kenyae ake kulo payek mpaka enkolong nainyiakaki atum impisai ore paishomo aidong eke neeku enkurma ore pishomo amirr neeku biashara sidai nikimbug nisumie inkera ninyiang'unyie imploti tenimiata neku kanyorr nanu ena siai pii amu biashara sidai ena natii olosho pookin.

Ore tena pisha adolita enitok nabo nagira airrugo aisujisho aisuj irkarash adolita sii inkarayeni kuumok oleng naa kajo kebaya tomon arashu ninye odukuya etii inapising'aro netii naijo mepising'a keboloro ake netii sii enkaji esoit sapuk oleng nadolta naheta tele barasa niaku kitodolu ajo ore ena kerai naa ashu ena tasat naa keuo ninye ena ang migeri migeri peibung inkera tenebo oh pees naa usafi tenang aisapisha naa irbarasani aworr irbarasani mee neyiaraki olorere aibung enkera teneetae kiti neisuj inkilani oltung'anak pookin nejut sii inkajijik nisujaa irkarash loru lolorikan olo tenebo olorruatin aas akeyie ina siai pookin iaji ebaki neetae inkishu nitoki alo alep niaku ninye naas ina siai pookin nebaki nelakitae inkeek akeyie nabaya ile mpaka imiet tolapa naindim ake oltung'ani aturrumurrumoi ina kiti siai niasiyas akeyie amu kemunyak amu tolari.

Ore ena pisha nadolita tene adolita nanu tena pisha ibartan nara uni. Naa ore kuna bartan nara uni kenyokie taadoi, bartan sapukin pii nekedito taadoi iltung'ana. Neeti ebarta ee dukuya ole era kuna bartan ong'uan. Ore ebarta edukuya naa ole naa ikera nadii kuna kulie uni. Epoito naa amu ijo osero ninye etii epoito pii kajo kelakuo enkop ning'ua amu ijo kitau etanaurate ninche kuna bartan mekwetita. Ore ena toki naji ebarta naa ketumiai oleng' apuyie amu kepuo enkop naado neemeta gharama sapuk amu meok eilata nemeji inyale enaa egari ashu oltukutuk neeku kesididai oleng na keidim aima nkoitoi pookin. Mee mpaka paa orbaribara peim tena edikir na kilipie iltung'ana keim ake sii ninye. Neeku ole enkoitoi duo naitumia te safari amuu keidim oltung'ani autumia miuu eilata neeku miata gharama.

Ore ena piasha adolta taa ninye ilewa aare opoito etii obo oloito netii olikae ogira ayiataa ayiata emukokoteni nabore irmarikoni pii ampaka enchumata tidie etenikiaki mpaka enchumata enkai tidie neku kitodolu ajo ilairemok kulo tung'anak lolchambai kake irmariko naa ninche eunito neeku itodolu ajo etekesutua neeku naa sokoni eyaita kake meeta naa kulo lewa ingarrin nagira aitumia kake egira aitumia ena mukokoteni ayayie sokoni elee kitabaya taa kake kebaya naa etanaurate kulo lewa oleng elelek elakua sokoni ade opuo kulo lewa kake kenyokita naake aas esiai enye onkaik ampaka ade esaa natabaitie ebaki naa ore ormariko obo naa tenepuo ade atum esiai atoni naa kumi emiri obo ekidim ake inche ataasiyas ena siai ometaba anaa netum faida nepuo ade inkang'itie teipa enotito enkiti faida enye nepuo inkang'itie enye.

Ore taa tena pisha adolita nanu enaiposha sapuk oleng nabore enkare naitoki adol emeli sapuk oleng ore ena meli nebore ilolan kebore ilolan pii kitodolu ajo inoshi sapukin naitalang'u ilolan loponu tonkuapi eboo ojing'u olosho olosho lang le kenya neeku elee ebore taa etii dolta intokiting nijio isandukuni elio isandukuni enapita enatoki ilolan sa kumok oleng kajo ore ena meli nemenap ena iltung'anak mee enoshi nanap iltung'anak enoololan akeninye ena meli niaku ore ena kuna tokiting kitodolu ajo enoorbiasharani ake enorbiasharani sapukin oilepa onotito apa faida omilepa neeku irbiasharani sapukin oleng laa kidim ainyiang'u intokiting tonkuapi eboo nejing'u olosho le kenya.

Ore tenapisha adolta olee obo otii taa atuea enkaji tene nadolta mpishai kumok tenaaji adolta oltasat naapa na ninye apa oiteru aaku orais lolosho le kenya aa jomo Kenyata magilani oleng tolosho lang aaketii ltunganak magil oshi odumuni enkolong enye magil na ketii ltunganak odamuni oleng elio na empisha enye eboitare olayioni lenye aa orais apa lolosho lekenya aaninye naapa ololosho lekenya teldaapa likibahie ore elde lee eshomo ninye aitumia enasia aitobir mpishai oltunganak keguet ake pisha oltungani neaku tanakata ekiyaki enaa enitubnikilaaki nkuti pisai neaku inasia ninye easita.

Ore enkinejik torpukel naa penyor orpukel too losho lang' le Kenya naa ore inkinejik kidim atotoni etuu eok enkare karibu akeyie iwiki nabaya are mpaka uni. Ore inkinejik naa ketumoki atotoni torpukel amu ore inkinejik nemenya sii ninche inkujit oleng' anaa inkera. Kenyor ninche inkinejik ataked irkeek laijo isiteet mankula silale aa lepurta taa aa ninche taa ninche eked anya ibenek too nchumat oo irkeek. Ore naari nchumat oo irkeek naa kenyorii netii tii inkariak neeku ketumoki atobik too orpukel. Kidim sii ashom emarti naa tenepuo emarti nepuo anya ibenek tee marti oo irkeek pooki naati emarti nepuo atum irkeek laijo iit eked anya ibenek nepuo anya nena benek too irkeek. Neeku naa ketumoki naa atobik ninche inkinejik torpukel amu nkeek nanyorii ake anyaa ometaba

Ore eniko kuna masaa naji ake neb digital ashu nekisasa naetuo tenarishata naore eniko kina masaa peyau esipata tiatua serkali na meeta ewoi nalo oltungani nemetii oltungani ashu enatoki naji kamera peoshi empisha nitokini aya fidio easita entoki naasita ore si peepuoi enkopis naje anya entumo eserkali na kitadolu tifi tetaarifa eimu na inamasai naji tifi e digital pedol ake sininye nedol ltunganak pookin lolosho eshomo duo ltunganak leserkali oje ewoi naje na entoki naje eimakitia ore si kuna tokitin nemerikino ninche ntokitin ana oltungani teneasa entoki tolarin tomon niloth ainguraa tokuna masaa na ketiu ake neaku kisaidia.

Ore tenadol ena pisha tene antoki ndamunot ainei na kadolta na tenapisha entasat arashu enkokoyia moruo taatoi oleng ,etomorua pii ore si enakokoyia nalio tene na keudl nkiyia neeta irpurukat neeta isikirat tnkiok nebarno elekunya pii neeta iltokitin kumok oishopo temurs nijo eeta irpumpui temurs eeta sj irpurukat tenakaina otipika etonita si enakokoyia tolorika le mbao egira si ena kokoyia aton aitiringa amu ino kitau etamorua enakokoyia oleng eeta si orkarasah obo oirinakine ajo ninye ake openy.

Ore ena pisha, adolita ninye orais liapa, lelo osho le Kenya aa ninye apa orais le okuni le Kenya aa ore too nkarn naa Uhuru Muigai Kenyatta, olayioni naa apa ninye lo oltasat apa msee Jomo Kenyatta aa ninye taa apa oiteru aku orais to losho le Kenya. Ore sii nkulie tokitin nadolita tena pisha adolita iljeshi tene adolitai irkumok oleng' otoni aa kumok oleng' mikenayu ninye, neeku kitodolu ajo enkapi ena enkapi ena oo iljeshi, oiteng'enieki naa oshi iljeshi petumoki naa ata ninche logira ayau eseriani too losho le Kenya. Adolita sii loitashe laa ninche naa ogira aisum kulo kutitik leton aa keing'ejiko pepuonu enkapi peyiolou naa sii ninche ena siai. Ore kulo tung'ana naa kiitraini oshi ashu kisumi ilapaitin oudo pejing' esiai.

Ore enetipat ahu oeyieu oltungani enkipande ashuvtoi ninye pasipot naa enetipat oleng inatoki naji enkipande amu meeta nye eaiai nias miata enkipande nimitum si olaini le simu miata enkipande neaku ore enkipande na entoki etipat tolosho ore si pitumoki atudungo enkipande na ambaka nitabaya oltungani larin tomon oisiet nelobdukuya tinarishata nai indim atudungo enkipande ore enkipande na entoki emaana tolosho amu meeta entoki nitum miata enkipande nemetabrnkardasu nitumbmiata enkipande nimitum olaini le simu miata enkipande nemilo nkeapi eboo miatabenkipande neaku ore enkipande na entoki maana oleng teniniata ninye ai naitodolu ajo ira. Ololosho le kenya na tewoi naje kitoiwuoki ntarikini naaje alapa liaje ore ena naji passport tenuyieu nilo kwapi eboo na lasima na piata.

Ore ore intokiting ashu oltaka too too murua nikitii iyiok ashu te town nikimanya iyiok naa keponunui oshi aaya kila jumamosi ore ele taka naa ore orng'usil oshi lo lolotu awosh iyiok tenitu esiokini aaya naa orng'usil torronok oleng amu ore naa ele taka naa keshula intokiting pookin chafui keshula intokiting kumok oleng chafui inkabilaritin ondakin inkilani torrok ilchafui lonkera kutitik niaku keeta irng'usilo torrok oleng ormayae tenedanya nenang'ari lonkukui nenang'akini atua ilo taka niaku ketii intoking pookin naa ekeyau ilojong'ak torrok oleng eyau ilojang'ak sapukin iloshi loldiein neyau iloltung'anak neketii ilojang'ak torrok oleng lijo iloshi lompopong'i niakidim ayau imoyiaritin atua town naa namanya iltung'anak tenebik oleng itu eponunui aaya niaku ore ildakitarini le loitasheki ena siai e usafi naa kifaa peing'orr oleng amu keyau imoyiaritin nijokuna e cholera nayau olchafu loltaka lijio ilo.